Minet tab teronik ko kibo komonut missing en betushek chukiche bo kenyi amun kicham keboishen teronik choton en oratinwek cheterter kicham kekwongishen ak kiboishen keyoe tukun cheu ingwek kii akoo Koraa ko kicham keboishen kindoni beek sikokotititun beek. Lakini en kasarta nebo raa komo komokotin missing teronik choton amun kikoit saburionik cheterter rii chekiboishen kekwonyishe ak kechobe ingwek ak omitwokik alak cheterter. Koraa ko kikoit okot tukun cheu frigisheki chekonue beek kokotititun en kasarta nebo raa.

Mi tuguuk che terter che kona kaimutiet eng' kapkasi, tuguchotok ko cheu eng' tai ko ngiit kapkasimkotap komito piik che kandoik eng' poishonok che chome piik alak kosiir piik alak, kioto ko kona kaimutiet missing'. Kora ko kito age nekona kaimutiet eng' kapkasi ko kinyoru kele inyegei nepo pororiet age kong'alali piik kutit nywa kome kase, kioto kokono kaimutiet kora.

Chang tukuk che ichenge anee en chorwandii kit netai neochenge en chorwandii ko ichenge chito nemuche inonyoru kimutyet agetukul koimuch olopotyi akonyomwochi koinutik chuu ako inendet koimuch kokonor ole orirchinii. Koraa ko chorwandii Koraa koo en anee okere ole bo komonut amun yon kenyoru boishet neo ako moche okot ketoretenin nii komuch kotoretin choronok kuuk.

Chang benkishek chekenyoru eng taonit nyo achek ako benkishek choto chechang ko echen benkishek choto kinyoru en taonit nyo Ako echen ko benkishek cheu chebo equity bank, mito kora cooperative bank akomi akoi kcb bank . Benkishek chuton tugul agree ane ale yoen en taonit nyo amun ikere kora ile kinyorchini taonishek cheterter

Chang kimpunishek kii cheboroen koroiton nebo HIV en kokwenyun. Kompunishek chuton mii koborien koroiton bo HIV ko kompunit neu Aids health foundation Koraa komito okot eeh nebo Read cross ikere Ile kompunishek chutok kotoreti bik missing kii bik chetindo koroiton ako Koraa konetik bik en kokwet tuk chekiriptoi gee simanami koroiton ak nkot itinye koroito koraa koneti bichoton kole makat kolugui kerichek kwak kii en kala betut ako sikiri sikopit tii kokararanit borta ngwai.